Macini ĩno ya gũkama nĩ ĩteithagia mũno, tondũ rĩrĩa wĩna ng'ombe nyingĩ nĩ ũkamangaga narua no gatigĩrĩra iriia rĩothe nĩ warĩkama kũguo ng'ombe ndĩtigagwo na iriia. Rĩu ona mĩrimũ ya ng'ombe ĩkanyiha, tondũ macini nĩ ĩtigagĩrĩra nĩ yahinyia iriia rĩothe na ũgakama narua na ĩgakũhũthĩria wandĩki wa andũ aingĩ, ũgakorwo ndũri na aruti aingĩ a wĩra.

Wagĩrĩire gũtũmĩra macini cia kũhũra hũra mbere ya ũhandĩte nĩgetha ũtigĩrĩre tĩri nĩ warekania wega na waiguĩthĩkana na thumu wega na warekania na wacinwo nĩ riũ wega thutha wa kũhũra hũra.

Ũhũthĩri wa thitima cia gĩko kĩa nyamũ nĩ ũteithagia mũrĩmi mũno makĩria nĩ ahotaga gũthikera mbeca ciake, tondũ ĩno nĩ ĩmũteithagia marĩhi marĩa ararĩhaga thitima cia kambuni akahota gwĩka ũndũ ũngĩ na mbeca icio, kũguo ũhũthĩri wa gĩko nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega, na ũneani mahu-

Ta rĩu gĩcagi-inĩ gitũ nĩ tũkoragwo na thothaitĩ ya kahũa, na rĩu twĩ thothaitĩ ũguo, thirikari nĩ ĩtũteithagia gũtũrehera macini ta cia kũhũra kahũa, cia kũhũra maĩ, hau thothaitĩ-inĩ, na tũkarĩha kahora kahora mũndũ akarengwo kũringana na magetha make ma kahũa

Mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ ũronekana wĩna kahũa, wĩna mbembe, wĩna mĩtĩ, na ũcio nĩ ũndũ ũrangenia ngona mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi ũtukanĩtie indo ciothe nĩ mũrĩmi ũtangĩhũta, rĩrĩa kahũa gatararĩhwo, nĩ ararĩa mbembe, rĩrĩa gũtarĩ kahũa na gũtirĩ mbembe, nĩ agũtema mũtĩ wake endie mbaũ kana eke ũndũ ũngĩ naguo.

Macini ya kũhũra dawa nĩ ĩndeithagia mũno mũgũnda-inĩ tondũ nĩ ĩtũmaga ngahota kũhũra gĩcigo kĩnene kĩa mũgũnda dawa, kana nĩ kahũa kana nĩ waru kana nĩ nyanya, nĩ hotaga kũhũra gĩcigo kĩnene gũkĩra rĩrĩa ndĩna mbombo ya kawaida. Macini ya betin nĩ ĩndeithagia ngahota kũhũra gĩcigo kĩnene na ngahũra narua kũguo ngakorwo na magetha manene na maingĩ na magetha mena umithio tondũ nĩ ngũhota kũhũra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mathaa marĩa magĩrĩire.

Mũndũ tonginya akorwo na maratathi maya, ũngĩenda kũhanda irio gĩthemba gĩkĩ no ũhandĩre tũkonia-inĩ twa thimiti tũrĩa ũrutĩte thimiti, makũnia-inĩ marĩa makũrũ, o na irai iria iterũkangĩte, kana matoo, no ũtũmĩre kũruta. Ũtukanagia tĩri na thumu ũgatigĩrĩra tĩri nĩ watukana wega biũ, ũgacoka ũgekĩra iraĩ-inĩ icio kana tũkonia-inĩ otou tũrĩa wĩna tuo.

Macini ciakwa ndigagĩrĩra ndaruta wĩra nayo nĩ ndamĩthambia na ndamĩthũrima wega atĩ ngĩmĩiga ndamĩiga ĩtarĩ na gathina o gothe na ndĩmĩroraga o hingo ciothe ndamĩtũmĩra na mbere ya kũmĩtũmĩra no ngũmĩthũrima rĩngĩ ngarora kana o ũrĩa ndamĩigire nogũo ĩrĩ, makĩrĩa mũno kũmĩthambia, kũmĩkĩra maguta irĩa ĩrabataranĩka gwĩkĩrwo maguta, maguta nĩ kĩndũ ta woiro kana ngirithi.

Ici nĩ nyeni cia ũndũire na nĩ cirĩ bata mũno mũno mũno, tondũ nĩ itigagĩrĩra ta andũ arĩa me na mũrimũ wa gĩcukari, wa kũhamba thakame, nĩ meragwo mũno mũno marĩe manyeni ma mũthemba ũyũ, manyeni ma kĩndũire, kũguo nĩ manyeni mateithagia mũno mũno mũno, mũno.

Rĩrĩa ngũhũthĩra macini makĩria mũno ta ũgethi-inĩ, nĩ ndeyangaga irio nyingĩ mũno, ta tũrĩa tũnini tũtarahota kũrũmio nĩ macini, nĩ tũitĩkangaga mũgũnda mũno mũno. Macio nĩmo mathĩna marĩa manene nyonaga macini mũno nĩ gũte magetha, tondũ macini yoyaga magetha o marĩa manene marĩa ĩthimĩirwo yoye no gakorwo ge kanini makĩria ya gĩthimo kĩrĩa macini ĩthimĩtwo, kau ĩgate mũgũnda kana ĩkaga gũkarogota gũkagetha, gagatigwo mũgũnda.

Harĩ ũhandi, nĩ ĩteithĩtie mũno tondũ nĩ ĩhotaga kũhanda gĩcigo kĩnene kĩa mũgũnda rĩrĩa ngũhanda na macini, na ngahanda narua, na ngatũmĩra mbeca nini gũkĩra ũrĩa ingĩhanda na moko tondũ nĩ ngũtũmĩra aruti a wĩra aingĩ no macini nĩ ĩhũthĩtie wĩra mũno. Hakinya nĩ kũgetha, nĩ ĩgethaga na ĩkagetha narua mũno na ĩkagetha haraka o na gũtuĩka nĩ ĩteyangaga magetha maingĩ no njokaga gũcoka na thutha kũhũra kĩrĩĩyũ, nĩgetha ndogote kĩrĩa yate, ta kĩndũ ta mbembe na ngano nĩ ĩteyangaga mũno.

Aya nĩ ageni macerete mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi ũmwe akĩmonia ũrĩa ahandaga mĩmera yake natharĩ-inĩ yake harĩa akũragĩria nĩ getha ahote gũcithamĩria mũgũnda. Rĩu nĩ kũmatarĩria aramatarĩria ũrĩa ahandaga na ũrĩa acithamagia kuma mũgũnda ũyũ, natharĩ-inĩ nginya mũgũnda-inĩ.

Matumbĩ nĩ therukagia ndarĩkia kũmatherũkia ngathondeka gĩtũngũrũ na nyanya, gĩtũngũrũ gĩthĩ na nyanya njĩthĩ. Ngacitinangia ngatukania na gabiribiri ngacirĩanĩria hamwe na itumbĩ rĩu rĩa gũtherũkio. Kana no ndĩrĩkarange itumbĩ rĩu ndinangie nyanya o icio na gĩtũngũrũ na kabiribiri na tũtania tũ nini ngaitĩrĩra rũgĩo-inĩ ngacikaranga ngacoka ngahũrĩra itumbĩ rĩakwa ngarĩra hau na gacumbĩ kanini tu.

Gũtheria marĩa matũrigicĩirie nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ nĩ ũtũteithagia nginya tũkagĩa na rĩera itheru. Rĩera tũkũhota gũikara hau twĩna thayũ, gũkĩra gũikara handũ hena gĩko. Koguo gũtheria na makĩria mũno kũhata na kũrogota gĩko, nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩ ũteithagia mũno na riera rĩtheru.

Haha nĩ stage andũ metereire ngari na arĩa angĩ nĩ mbiacara ciao marathiĩ na mbere nacio ta ũtahi wa maaĩ, matuka. Nĩ haonekania ĩno nĩ stage aya nĩ athii nĩ ngari metereire o makĩrĩaga rebeta.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno tondũ thikũ ici to nginya ũthiĩ matuka-inĩ. Thikũ ici kwĩna nenda cia intaneti, ũraingĩra intaneti-inĩ ũkagũra kĩrĩa ũrenda na ũkareherwo nginya harĩa ũrĩ. Nĩ mũndũ wa ndũthi kana tũkari ona mũndũ wa magũrũ nĩ ũrareherwo nginya harĩa ũrĩ.